Gĩkũyũ-inĩ tũthiũrũrũkagĩria mahũa, nyũmba-inĩ, marĩa mangĩ tũkahanda nja, marĩa mangĩ tũgacuria na mbaketi, o tũgĩcaria ũgemu na kũgemia, nyũmba, na gũikare gwĩ gũthaka.

Rũndirikanagia ũrĩa Jesũ aceraga gũkũ thĩ, rĩrĩa akorire anake magĩtega thamaki, na amahoya kĩndũ gĩa kũrĩa, makĩmwĩra maraire magĩtega na matigwatĩtie ona kĩ. Nake Jesũ akĩmera matonyie rũgara rwao harĩa rũĩ rũrikĩte mũno, na magĩtonyia, magĩtaha thamaki ciarĩ nyingĩ, ona nginya ngara ciao igĩtuĩka.

Hũthagĩra kahiũ, gũtinia itunda rĩrĩ, ngatinia kuma gĩtina-inĩ kĩa rĩo, ngathiĩ ngarĩthambia, ngatinania maita mana, ngonũra, ngarũma, ngarĩa.

Ũyũ nĩ mũndũ ũkoretwo na meciria ma igũrũ mũno, nĩ tondũ cuba ĩno nĩ yahũthĩkĩte ĩkĩnyuo coda, agacoka akamĩoya agathiĩ akamĩhũthĩra gwake mũgũnda, ona gũitĩrĩrĩa maĩĩ tondũ no gũtũra tũra tũrima, ũgacoka ũkamĩharũkia mĩberethi-inĩ, na ĩgagũteithia gũitĩrĩria maaĩ, na no kũhingũrĩra, na ndũrĩnogaga.

Mbata mũcinga ĩkoretwo ĩkomereirie matumbĩ, na ĩkagĩa na tũcui. Na tuo tũcui tũtũ nĩ tũroneka hena ũgwati tuona, tũteng'erete kwĩ mamu wao nĩgetha atũrĩrie. Nake mamu wao, ateng'erete nĩgetha orĩrie ciana ciake kuma ũgwati-inĩ.

Iria kũrĩithia mbũri, na gũcihingĩra thĩ-ini wa kiugũ, ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie rũrĩrĩ-inĩ rwitu, nĩ tondũ, gũtirĩ na mĩgũnda mĩnene thikũ ici, no rĩu ũhingĩrĩte mbũri handũ, nĩũkũhota gũcihe mahuti, no ũhote kũrĩithia ũrĩmi mũnene.

Arimi ni matitheketi na guthondeka maa kutenga mai na njiira ya mutheba uyu makiriithia thamaki na wina ngacigo kanini kamugunda niukuhota kuriithia thamaki nyingi na uriithie taree mbiacara na wonage mbesa thiini wamugunda waku

ũngĩkorwo ũigĩte ngũkũ thĩ-inĩ wa mũgũnda waku, ndũrĩhũtaga nĩ tondũ nĩũrĩoyaga matumbĩ mau ũkaruga, kana ũkarugĩra ciana. Arabu no ũrĩonaga mbeca na njĩra ya gũkorwo ũkĩendia matumbĩ macio, kana ũkanyita ngũkũ, ũkendia, kana we mwenyewe, wenda kũrĩa ngũkũ, no kũnyita ũkarĩa. Ũndũ ũcio nĩũgũteithia mũrĩmi gũkorwo ena mbeca thĩiinĩ wa mũhuko wake.

wacituwa kuuma munguda nuu ukie ucianike thiine wa rungu rwa muti cii umee kahora ucoke uhote ngucithandura wa cithandura ucianike kwa ihinda ria wiki iigirii ciomaa karangaca uciikiree thiinie wa iratathi ria naironi kana uciekeri thiinie wa gatagi uciigie

Kũgayania mbũri ciaku rĩrĩa ikũrĩa, na nĩgetha o mbũri, o ng'ondu, gũtirĩ ng'ondu ĩtarĩonaga ha kũrĩra. Nĩũndũ ũcio, ng'ondu ciaku ciothe ũkamenya atĩ wa ĩkĩrĩra irio, gũtirĩ ona ĩmwe ĩtanona kĩndũ gĩa kũrĩa. No ũngĩkorwo ũtagayanĩtie, kũrĩ imwe ikũrĩa, na kũrĩ imwe ikũaga kũria.

Nguona arĩ wega kũhandĩra thĩ-inĩ wa iratathi-inĩ rĩa naironi, gũkĩra cuba, tondũ iratathi rĩa naironi nĩakahota kũhanda, harĩa agĩrĩirwo nĩ kũhanda wega ategũthumbũka, no rĩrĩa ahandĩte thĩ-inĩ wa cuba, nĩakaremwo nĩ kũmĩtinia na nĩ getha ahote kũhanda harĩa hagĩrĩire.

Ũrĩa ũrabatara nĩ mbaũ, na mĩcumarĩ, na mĩberethi, na kaneti, na matangi ĩ ona mangĩkorwo nĩ matarũku, na banga, na nyundo, na mũndũ wa gwaka na mĩmera.

Ũndũ ũyũ nĩndĩwendete nĩ tondũ nĩirekagia matumbĩ manene, na nĩ ũndũ ũcio mamwe ũkendia, na marĩa mangĩ ũkarĩa, na nĩikoragwo cirehete ũthaka thĩ-inĩ wa mũciĩ waku, ona ũkagucĩrĩrĩa andũ aingĩ gũkaga kuona ũrĩmi.

Ngomaga mathaa mũgwanja, nĩtondũ nĩndutaga wĩra kuuma rũcinĩ nginya hwainĩ, ngacoka ngoya ithaa rĩmwe, ngaruta wĩra mahinda marĩa njagĩrĩrwo nĩ gũkoma, na ũndũ ũcio nĩ ũrahotithia kũruta wĩra na nĩgetha rĩrĩa ngakũra ngakorwo ndĩkĩrĩ na mbia.

Hĩndĩ ĩrĩa warĩma na mũrĩmĩre ũyũ, nĩ ũhũthagia ũrĩmi, nĩ tondũ irio ciaku nĩ ũrĩ ciitagĩrĩria maaĩ, o wona nĩ kũũmagaru, na no ũrĩme mahinda me mothe, rĩrĩa kwĩna mbura na rĩrĩa kwĩna rĩũa, nĩ tondũ njĩra ĩno nĩ ĩhũthagia ũhoro wa gũitĩrĩria maaĩ.

Rirĩa ũthondekete njĩra ĩno ya gũaka nyũmba na maratathi, nĩ ĩkoragwo ĩ njega nĩ tondũ, irio ciaku nĩ ĩkoragwo ĩna rĩera rĩega tondũ we nĩ we ũhotaga ũthondeka ũrĩa ũkwenda nyũmba ĩyo ĩikare, ĩna ũrugari kana ĩtarĩ. Na ũndũ ũcio nĩ ĩhotaga gũkũria irio wega, ona hĩndĩ ĩria gũtarĩ na kĩmera na gũkũ nja. Na ũndũ ũyũ naguo wa kuhe maaĩ, nĩ ũkoragwo wĩ mwega nĩ tondũ nĩ ũkũhota kũhe mũgũnda waku o na wĩ mũnene atĩa maaĩ, na ndũnoge, na ũhote gũkinyĩria mĩmera yothe maaĩ ona rĩrĩa kũũmagarĩte.

Kuuma rĩrĩa andũ mamenyire kũrĩma ũrĩmi wa kũhanda irio hakuhĩ na nyũmba, tũmĩgũnda tũnini, nĩwonaga rĩu matithiaga nduka-inĩ kũgũra nĩtondũ nĩũkuona nĩ mahandĩte itũngũrũ, makahanda nyeni, makahanda mboga. Na ũndũ ũcio ũkamateithia ũhoro-inĩ wa kũigĩrĩra irio metha igũrũ. Ningĩ nĩwonaga nĩgũkoragwo na njĩra ĩngĩ ya gũthakaria.

Kũrekereria ngũkũ ciaku, cirĩe nja, nĩihotaga kwĩrogotera, tũnyamũ tũrĩa tuothe ingĩenda kũrĩa, na nĩũndũ ũcio ikahota kũrekia matumbĩ hakuhĩ o mũthenya, no ũngĩcihingĩra, nĩiregaga rĩngĩ kũrekia. O na ningĩ gwĩkĩra, matumbĩ thĩiniĩ wa handũ ta haha, nĩ wega, nĩ kũmenyerera matigakue.

Mũtumia ũyũ aronekania aima thĩini wa tũtarũ agĩtega thamaki, na egũtegaga agĩũkaga gũcionoria thĩini wa tũkabu twake, na haha nĩ gũitĩrĩra araitĩrira araitĩrĩra nginya ciaitĩkĩrĩka ũguo nĩahota gũtega thamaki nyingĩ nginya ciaigana.

Ndimũ nĩ hande mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ, na tũcihũthagĩra na gũkima mũtu wa mandathi, kana rĩngĩ gũthondeka dawa ya kũnina homa, ũgatherũkia, ũkanyua maĩĩ macio. Kana ũgatherũkia maĩĩ ũgaikia ndimũ, kana ũgethamba nayo, ĩrĩ ta njĩra ya kũraga, mĩrimũ mĩingĩ.

Undũ ũyũ ũhũthĩkaga kũrĩma mĩgũnda ĩrĩa mĩnene na nĩ ũteithagĩrĩria mũno ũrĩminĩ nĩ tondũ mũndũ nĩahotaga kũrĩma gĩcigo kĩnene ona ũtekũhũthĩra mbeca nyingĩ ũhũthĩrĩte itinga no rĩkorwo rĩgĩkũninĩra ngarama ya kũriha mbeca nyingĩ kũrĩma mũgũnda na ũkahota kũrĩma ihinda rĩria rĩagĩrĩire.

Hithĩtie na gũcokereria mbeca icio ikorwo ciĩ hamwe, na wanyita mbeca icio ciĩ hamwe nĩ ũkũhota gwĩka ũndũ nacio, no rĩrĩa ũngĩkorwo ũtakũiga mbia internet, nĩ ikũrehe thĩna tondũ ũrĩhũthagĩra o rĩrĩa wenda. No rĩrĩa ciigĩtwo thĩinĩ wa internet, nĩ ũkũhota gũcokanĩrĩria ona rĩngĩ no ũkombe na ũhote gwĩka ũndũ ũrĩa ũrenda na mbeca icio.

Rĩngĩ nĩ mũtambo gũkorwo wĩ thĩ, no nĩ tũkoragwo tũmenyithĩtio, rĩera-inĩ, atĩ mũtambo wĩ thĩ. Kana rĩngĩ nĩ ũgathirĩrwo nĩ thimũ mwaki, ũgakorwo ndũngĩhota kũhũthĩra na kũiga mbeca ciaku thĩinĩ wa thimũ. Ũndũ ũcio ũngi,

Maya maimĩte kwa thitima, na makandĩkwo harĩa igũru, ũhoro wa nĩkĩ kĩratũma mandĩkwo. Hagacoka magatuĩka mandĩkĩirwo mũrutwo na rĩtwa rĩake, na mwaka nĩ ũrĩkũ, na agacoka akerwo akoragwo university ĩrĩkũ, na arĩ register ĩte mũthenya ũrĩkũ. ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa kothi ĩrĩa areka, na namba ciake cia thimũ, no ũhoro wa rĩrĩa andĩkire marũa maya. Agacoka akaheana namba iria angĩhũthĩrwo, gũkinyĩra, kũmũkinyĩra, na namba cia thukuru, kũrĩa marũa maya mangĩtũmwo.

Niĩ ndĩta mũrĩmi ingĩona nĩ cai nĩtondũ cai nĩ ũkoretwo ũgĩteterwo mũno na tũkona mbeca ikĩongerereka cia macani na arabu ũhoroinĩ wa andũ makarĩrio makerwo ũhoro wa kũnyua cai nĩ ũkũrigĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ ona ta ũhoro wa kũrwara cancer ona ũhoro wa ngoro gũkira o rĩmwe na ũhoro ũcio ũgagĩtũma macani magakorwo makĩnyuo mũno mũno bũrũriinĩ ona nja wa bũrũri, Nĩ ũndũ ũcio no nyone atĩ macani mangĩrĩmũo nĩ mekũrehe mbeca nyingĩ kũringana atĩ na uumithio ũrĩa menagũo.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩinĩ rwa gĩkũyũ tĩ andũ aingĩ matĩkagĩra kũĩyumĩria tarĩu kũngĩkorwo kwĩna mũcemanio wa ateti makoragwo mareganĩte na maũndũ macio makigua mekwenda tu mawĩra mao tondũ mũico wa ũhoro mũndũ no arabatara gũthiĩ acarie kĩndũ gĩa kũrĩa rĩngĩ ona gĩa kũnywa na rĩngĩ ũngĩthii mĩcemanio ta ĩno ũkũheo ciringi magana meri, rĩu mũndũ eka mathabu make wega ũkona kaba ũrũte wĩra na thutha wa ũhoro ũgũkorwo wĩna mbeca thĩinĩ wa mũhuko waku nĩ ũndũ ũcio kũrĩ andũ meũmagĩrĩa rũrĩinĩ rwa gĩkũyũ tĩ andũ aingĩ meũmagĩria gũthiĩ mecemanio ta ĩno

He mũthenya ũmwe gwatuĩkire atĩ nĩngũtwara ciana Mombatha tũkĩrĩhĩrwo SGR na nĩgetha ĩtũtware nginya Mombatha na rĩrĩa twakinyire kũrĩa ciana cia thakagĩra kwarĩ kĩharo kĩrĩa kĩahũrĩte mũthanga na rĩũ ũndũ ũrĩa watũmire mene maũndũ maya nĩ atĩ twahũriruo mbaũ ikũmi na ithano tũkĩinũka ciana citũ imakĩte mũno tumĩte o Nairobi tũgathiĩ o Mombatha no kĩrĩa twagĩrĩte twainũkire namba noti na ũndũ ũcio niĩ nĩwanjĩkĩrire kĩeha mũno na ngĩiguaa ona ndirĩ hĩndĩ ingienda gũgakorwo thiinĩ wa ũndũ ũyũ hĩndĩ ĩngĩ

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩjiguaga ũrũ ngaririkana ciana ciakũire, ngaririkana mathai moragire andũ, na ũndũ ũyũ nĩũkoragwo ũkĩonania atĩ hena haro hena mũcemanio ũgwĩkagũo wakũbanga kũhũra rũrĩrĩ rwa gĩkuyũ mũno mũno arĩa makoragwo na Maĩ Mahiũ, nĩtondũ aya mathiaga kũrĩithia mĩgũnda ĩrĩa matagũrĩte, rĩu rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩũnjĩkagĩra kĩeha mũno na meciria makwa makaigũa manyitwa nĩ ihoru ona okorwo no andũ aitũ makĩrĩ kuo ngaigua ndĩna kĩeha ngamenya atĩ bũrũri ndũrorete handũ hega.

Ũndũ ũyũ wa ũhũrani wa mbica, thĩinĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩ nyonete nĩ ũingĩrĩte wega mũno na njĩra njega, nĩ tondũ o na rĩrĩa ũkwenda kũhũrwo mbica, no mũndũ wĩtaga gwaku, agakũhũũra, kana agathiĩ mukoya handũ harĩa ũngĩona nĩ hagĩrĩire na nĩ getha ũhũrũo mbica. Rĩu thĩinĩ wa ũrũrĩrĩ rwitũ nĩ ndĩrona ũndũ ũyũ nĩ ũthiĩte wega, nĩ tondũ nĩ ũheete ayuthi aingĩ, na makenda wĩra ũyũ, na makaũkuwa wega, o na ũkĩhũũrwo mbica ũkonio ũrĩa ũkũrũgama, ũkerwo ũikare ũrĩa ũkwoneka nĩ ũikarĩte wega na ngona ũndũ ũyũ nĩ mwega.

Ndĩrona ũyũ nĩ mũciari wa mũmaathai mũthuri agĩtara mwanake mũmaathai na ngona handũ haha ni gũcira maracira kana agĩtara mwanake ũyũ mũikarĩre wa, wa rũruka rwao na ngacoka ngona nĩ mataaro aramũhe, nĩ tondũ nĩ ũkuona ũrĩa maikarĩte na ũkona atĩ nĩ ũhoro wĩna kinyi mũno maracira nĩ ũndũ ũcio no akorirwo nĩ ndũmĩrĩri njega aramũhe kana mataro thĩiniĩ wa mũikarĩre wao wa kĩmaathai.

Rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ nĩmenyaga atĩ mũirĩtu ta ũyũ nĩ igongona rĩa kĩmaathai okorwo nĩ kũhika arahika na kana akorwo ni ũthoni marathiĩ nĩ tondũ rĩrĩa ũkuona ehumbĩte ũũ nĩ ũkuona nĩ mũirĩtu urenda kũgũrũo na nĩ mũirĩtu ũkĩyohete mathaga make wega na nĩ mũthaka. Na rĩrĩa ndona ũndũ ta ũyũ nĩ ndĩriragĩria na ngona marĩ athaka mũno onaniĩ ngona ta ingĩkĩra indo ici mekĩraga ngingo.

Nojigũe gũcokeria Ngai ngatho tondũ kwĩhĩndĩ onaithũĩ rũrĩrĩ rwitũ rwahana ũũ, kũreherwa maĩ na irori ona gũthii gũcaria maĩ kũndũ kũraihu mũno no Ngai witũ nookire na rĩũ twejaga marima ona maĩ rĩngĩ magakorwo mejetwe na ndobori na makaneanwo na rĩũ thĩna ũyũ wa maĩ nĩwathirire nĩũndũ ũcio, rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ nĩnyitagwo nĩ kĩeha na ngaririkana matuko macio ma tene ũrĩa twoyaga mĩtúngi tũgathĩi rũĩ gũtaha maĩ nonojokerie Ngai ngatho nĩtondũ rĩu, mũndũ athiaga irimainĩ ũgatagia maĩ kũrigana na marĩa ũrenda.

Ũndũ ũrĩa ũkaga thĩiniĩ wa meciria makwa rĩrĩa nguona mũirĩtu ta ũyũ atengerete ũguo nĩ nyonaga atĩ nĩwega kũhĩmbĩria kĩroto kĩa mwana, mwana angĩkorwo endaga gũteng'era ũkareka ateng'ere, no ũgatiga kũmũringĩrĩria maũndũ marĩa atarenda gwĩka, nĩ tondũ ona agĩteng'era ũũ no ũkuona no ekũinũkia mbeca ona mũikarĩre wake ũcenjie hau na hau. Na ũngiona ena kĩheo ta gĩkĩ nĩ wega gũkĩhĩmbĩria na gũkĩnyita na kũmuonia atĩ ũũ nĩ ũndũ mwega areka. Nĩ tondũ mũtũrĩreinĩ wake mũirĩtu ta ũyũ ndarĩ hĩndĩ akarĩa thĩna.

Mbere yakwa nĩ ndĩrona mũithikiri ũgũite kũu nĩtakuonania atĩ bara cia gũkũ Marsabit nĩ kũndũ kwĩna bara njega na andũ nĩmacihũthĩraga gũthiĩ gũtengerera kuo, nĩ ũndũ ũguo aya nĩ andũ a mĩithikiri mathiĩte gũtengerera kũndũ gũkũ gũgwĩtwo Marsabit, na ũkona ona mena bara njega ũũ mũikarĩre wao ti mwega tondũ ũyũ nĩ mũndũ ũnogetio nĩ baithikiri yake na aikarĩte bara gatagarĩ, ũguo nĩ bara ĩtarĩ na ngari nyingĩ cikũgera tondũ korwo nĩ bara ĩna ngari nyingĩ, mũithikiri ũyũ ndũngĩrĩ haha nĩ tondũ nĩ ũngĩrĩ mwenainĩ gũkĩra wa kũiga bara, ũguo nĩ bara ĩtarĩ na andũ aingĩ.

Reke njuge ũndũ ũyũ nĩ ndĩwĩriragĩria na ũkandiriirkania hĩndĩ ĩria ndarĩ mũnini, nĩtondũ mami witũ angĩarĩkirie kũruga na mbembe ikorwo nĩ ngũrũ, nĩtwacemanagia na a mwarĩ wa maitũ na mũrũ wa maitũ, tũkambĩrĩria gũcina mbembe, tũkambĩrĩria gũthandũrana, tũkambĩrĩria kũrũwĩra, no tũtiarũaga atĩ ĩ haro twarũwagĩra nĩkwendana, gũthandũrana, nĩ ũndũ ũcio ũndũ ũyũ nĩ ũndirikanagia mahinda macio ma tene. No tarĩũ ndũngiona ciana nyingĩ ikwenda maũndũ maya, no nĩ rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩndonaga nĩwatũnyitithanagia na tũgaikara twendanĩte ta ciana cia nyina ũmwe.

Njĩra ĩno ya kũruga irio ũkĩhũthĩra ngũ ĩkoragwo ĩ njega nĩ tondũ ngũ nĩ irugaga naihenya mũno na rĩrĩa ũkũruga ũkũruga nyeni, ũruge cabaci na mwaki ũcio ndũgũgũthumbũra, kwanja ũngĩhũthĩra njĩra ya kũruga na ngũ ũkĩruga cabaci, cabaci citiũmaga, na ũndũ ũcio ũgakorwo ũrĩ mwega mũno nĩ tondũ andũ aku nĩ makũrĩa cabaci makiugaga nĩ njororo, na nĩ irarĩka na nĩ thaka, nĩ tondũ mwaki nĩ wakanaga wega na itingĩũma gatagatĩ, nĩ ũndũ ũcio njĩra ĩno nĩ njega, ona thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ nyonaga andũ mendete kũruga na ngũ tondũ nĩ cirugaga naihenya gũkĩra maũndũ gũkĩra kũhũthĩra maũndũ maya mangĩ.

Nĩ ĩgeretie gũthondekũo thagiri ĩno nĩ tondũ nĩ ĩronekania ndĩrahũthĩra makara maingĩ no matukũinĩ marĩa megũka no hoe atĩ ũhoro wa kũgirĩrĩria ona ndogo ĩrĩa yumaga thĩini wa thagiri makorũo mena ũmenyo wa ũria ĩngĩkũo nĩ tondũ nĩ ĩrwaragia andũ ndogo ĩrĩa yumaga thĩinĩ wa thagiri nĩ ũndũ ũcio ingĩoya korwo no hakorwo hakĩhũthĩka kana kũmenyeka nĩkĩĩ kĩngĩĩkĩrwo nĩũndũ wa kũrigĩrĩria ndogo ĩyo na nĩũndũ wa kũruga irio ciaku ũtegũgĩthũkia mũtũrĩre waku wa hau thutha.

Ndaumire o gũkũ ngithiĩ Njeremani njĩtĩtwo nĩ kairitu gakwa, tũthiĩ tũgacere, na nĩkendaga gũtũtuga nĩkũmenya ũrĩa Ngai a mũĩkĩire. Na twakinya bũrũri wa Njeremani nĩ tondũ nĩetĩte ageni arata ake moke matũgeithie, rĩu makinya mahinda mahwa-inĩ nĩĩndonire mwaki ũyũ wakio na wakana niĩngĩhĩtũka haũ mwaki-inĩ nguo yakwa ĩkĩhĩa kĩmwena kĩmwe ũndũ itakariganĩrwo nginya mũthenya wa ũmũthĩ.

Mwaki ũyũ wakirĩo ũtukũ twĩkũu Jeremani na andũ arĩa marĩ kuo tondũ nĩ rĩka rĩrĩ ĩnyinyi nĩtwagereire maũndũ maingĩ magũtũkenia nĩ tondũ tũirĩtu tũrĩa twarĩ kũu, ithuĩ tũgĩota mwaki natuo tũirĩtu nĩgũtũinĩra matwĩinagĩra na ũndũ ũcio ũgakenia ngoro yakwa na gũtũma ndirikane maũndũ marĩa ndagereire na ngĩcoka ngĩona ndĩgũkũ igũrũ riko rĩrĩ nĩrĩega tondũ mwaki ũgũkinyagĩra oharĩa ũrĩ.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona wa bata haha nĩ maĩ. Maĩ ũkanyua ũgĩthiĩ toro, ũgacoka ũkona atĩ thitima ĩgucĩirio kanyamũ ga kũhoreria ke harĩa thĩinĩ wa, ke haha thĩinĩ wa, ke haha igũrũ wa gĩtanda, na ũndũ ũcio ũngĩ ngona he na nguo cia toro, ngekĩra, ngakoma, na ũndũ ũcio ũngĩ ngona he na Kĩrĩkanĩro, ngathoma kiugo kĩa Ngai, na ngaandĩka, na he na ũrĩrĩ wa kũhurũka, ngagĩkoma, nganogoka thutha wa kũruta wĩra mũritũ.

Nĩ nyũmba ya gũkoma, nĩ ndĩrona wa mbere hena kamũgeka kaigĩtwo haha nĩũndũ ũcio ndingĩheherwo na hena kĩrĩkanĩro harĩa nĩũndũ wa gũthoma, ngacoka ngona nĩhaigĩrĩirwo nguo iria mũndũ agwĩkĩra nĩgetha akome, ngacoka ngona hena ibuku rĩ harĩa ũngĩenda kũririkana maũndũ marĩa watinda ũgĩka mũthenya ũcio wa watinda, ũkandĩka ngacoka ngona haha hena cuba, ĩrĩa ũngĩkorwo wĩĩ mũngaru no maĩ ũkuoya ũnyue, ngacoka ngona nĩ hahũthie nĩtondũ hena kanyamũ ga kũhoria thitima, ũkũhoria ũrĩ o toro na ngacoka ngona atĩ hena

Rita rĩa mbere rĩrĩa ndonire mũgithi ũyũ, ndatwarĩte ciana cithiĩ igathake, na tondũ rĩarĩ rita rĩa mbere na niĩ maũndũ ta maya ndirĩ ndamona, nĩ nderire mũndũ ũcio wakuanaga atĩ nĩ ngũhaimba, na rĩrĩa ndahaimbire tũgĩgĩthiũrũrũkio nĩ kamũgithi, no gatindaga gagĩthiũrũrũka handũ hamwe, no ũndũ ũrĩa ndagereire nĩ ũyũ, atĩ ndarĩkia kuuma, ũrĩa wokire mũnene wa aya marĩhagia gũkũ, anjĩrire mũgithi ũcio ndwagĩrĩirwo nĩ andũ anene, ũkoragwo wĩ wa twana na ũndũ ũcio ũgĩkĩnjĩkĩra thoni mũno.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete, wa mũbira. Hĩndĩ ĩrĩa twathakaga thĩinĩ wa kĩharo kĩa gĩthũngũri, na ciana citũ ikĩhotana, na niĩ nĩ niĩ ndaciugagĩrĩria gũcionia nĩ ireka wega, no ũndũ ũcio ngĩona o naniĩ ndarĩ ũmwe wa kũhũra mũbira, o na angĩkorũo wĩra wakwa warĩ wa kuugĩrĩria, na ũndũ ũyũ nĩ watũmire nyende ũhoro wa kũĩrorera mũbira na njĩra nene.

Haha ndīrīona tarī ūrīa maathaī mathīaaga kūīna na rīu magīkoragwo magībangīte na makaheana o mūndū ūria ūkurūga haha ndīorona tarī mūmaathai ūrūgite naigūrū muno naaya angī mangakīmūīra nīa reka maūndū mega ni ūndū ūcīo ndīrīona onī nīta īgogona rīho rīa gū gūkenerera

Ũrabatara gũkorwo wĩna magathĩ, ũkenja, wona yarĩkia gũthera ũgacoka ũgacaria karamu karĩa gakoragwo ka rangi ũkandĩka kana ũgakorwo wĩ na mũhũri ũkahũra.

Nĩ makaga mũno rĩrĩa nguona mbeca ta ici ciikarĩte ũguo, ũgacoka ũkona kwĩ na ciana irakua itarĩ na kĩndũ gĩa kũrĩa, kana ũkona kwĩ na thibitarĩ mbeca ta ici ingĩkorũo itwarĩtwo, cithiĩ igathondeke arwaru arĩa matarĩ na hinya ta aya marwarĩte mĩrimũ ĩno mĩnene ya cancer, na ũkona rĩngĩ mbeca ta ici no ihũthĩke gũthi gũthomithia ciana iria itarĩ na ũhoti. No rĩu ciigĩtwo nĩ mũndũ na ngonia na gũtirĩ mũndũ irateithia, ũkaigua ngoro yaku yakũgegia na ũkaigua wĩ na thĩĩna.

Aya maroneka nĩ ta kĩndũ mekwendetie, na makĩona mbeca, thutha ũcio rĩu ndĩrona tarĩ gũtara maracitara, nĩũndũ ũcio nĩ wega kũrora kana ũrĩa magũtarĩte cigatwĩka nĩguo cĩuma mũigana ũcio, kana noguo ihana, tondũ nĩ ũrona nĩ ta kũrora mara nĩ gũtara maratara mone kana ũrĩa magũgĩtigĩte ihana nĩguo iihana, nĩ harĩ bata nĩgetha mũkamenyaga mathabu maku ũria mahana.

Atĩ ĩno nĩ ndigiri ĩhũthĩkĩte gũkua nginya indo ingĩ ciĩ muoyo, no yo nĩyo irakuana, no rĩu ũndũ ũrĩa ũngegagia nĩ atĩ, yo itũraga ĩrutaga wĩra, na njiguaga ĩngĩrega kũruta wĩra no gũkua ĩngĩkua, ũndũ ũcio nĩ ũkĩgegagia ngoro yakwa na nĩgũo ĩkĩrĩ horeri.

Ndĩrona tarĩ gĩkundi gĩa atumia na athuuri na ciana cia amaathai, macemanĩtie hamwe makĩonia ciana ũrĩa mwaki wakagio kũringana na ũria mũtumia ũyũ ũikarĩte thĩ ahana, nĩ tarĩ we aratarĩria mwana ũyũ ũrĩa mwaki ũyũ ũgũgĩakana, na ngacoka ngarora nake mũthuri, hena ũndũ arera kana karĩa kanini, nĩ ta mataaro mehaha.

Mũmathai ũyũ nĩaronekania nĩendete gũthaka mũbira kuma e mwanake, nono ũkũrũ woka nĩaronania ũndũ ũyũ wa kwenda mũbira no awendete tondũ nĩ kũronania gũkũ nĩ kĩharo na nĩ anake a nini marathaka mũbira, no rĩrĩa ona kanya oya mũbira we na ambĩrĩria gwĩthakĩra, na ke anake aya nĩwe macũthĩrĩirie makarigagwo mũthũri ũyũ na nĩ mũkũrũ nĩ oya mũbira nĩambĩrĩria gũthaka, no we aronania ati gĩkĩ nĩ kĩheyo akoretwo e nakĩo na no akĩrutithie wĩra kahinda ge gothe.

Ũhoro ũyũ nĩ ũritũhĩte mũno wa thirikari ĩno ya Kenya nĩ tondũ, ta rĩu rĩrĩa mwana egũthiĩ kuoya kĩbandĩ arathiĩ ageka maũndũ macio mothe no egũtũra athiaga kuo akerwo thiĩ ũgoka rũciũ ningĩ gũkagĩa na kĩremithia, nĩũgoka mũthenya ũngĩ gũkagĩa na kĩremithia, nĩũndũ ũcio maũndũ makaritũha mũno, ona ũkarigwo na no mbeca ũrahũthĩra. Tene ithuĩ tũkĩoya kĩbandĩ gũtĩrĩ mbeca ciarutagwo no rĩu thikũ ici nĩ ũraigũa atĩ mwana nĩ arerwo arute magana matatũ, nĩ arerwo athiĩ akarutithie bomu, rĩu ũhoro ũcio ũgakĩritũha tondũ bũrũri nĩ waku no no ũragaramika na mbeca.

Ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũhũthĩra thimũ yaku, ũkĩruta mbeca kuuma bengi. No ũrute mbeca kuuma bengi ũcitware thĩinĩ wa thimũ yaku, kana ũgũre ũgũrĩre thimũ yaku kandi, kana ũrute mbeca ciaku kuuma thimũ-inĩ yaku ũtũme gwĩ paybill, kana ũhũthĩre thimũ yaku rĩrĩa ũthiĩte ndukainĩ ũkagũra na ũkagũra na till number na ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩ mwega tondũ nĩ ũrahũthia maũndũ maingĩ.

Rĩrĩa nguona rori ĩno ĩkuĩte macini ĩno, nĩ menyaga atĩ kwĩna wĩra ũrathiĩ kũrutĩka wa wenji wa maĩ na ndobori. Na maĩ maya nĩ makoragwo mangĩenjwo na macini ĩno nĩ makoragwo makiuma maingĩ, no kamahũthĩra kũringana na ũrĩa wee ũngĩenda. No rori ĩno ndĩonekaga mũno mũno, yonekaga o itũra rĩrĩ ritũ ndĩonekaga mũno, no rĩrĩa ĩkuoneka nĩ ĩkoragwo ĩkĩguni nginya thĩinĩ wa itũũra.

Ũyũ nĩ mũndũ wĩ bangĩte wega mũno, na ũhoro wa gũthondeka mathandũkũ maya, rĩngĩ akona nĩ hĩndĩ cukuru cigũcokwo, na akona nĩ wega athondeke mathandũkũ maingĩ, tondũ nĩ aramenya nĩ mekũgũrwo nĩ ciana igĩcoka thukuru. Nĩ ũndũ ucio agakĩona e igĩre haha, na thutha wa ũhoro nĩ akwendia mathandũkũ make na acokie mbeca ciake mũhuko.

Nĩ ndatuĩte matua okorwo nĩ ũrĩmi ũrĩa ndĩrarĩma ndĩhũthagĩra mborera, na angĩkorwo nĩ ngũthũmborwo nĩ tũtambi ngahũthĩra ndawa cia gũthondĩka na mahũti na ngahũra arĩyo. Na ngacoka ngona ndigũcoka kũhũthĩra ndawa ici ndũrũ tũgũraga gũkũ cĩenderio-inĩ cia ndawa, ngethondekagĩra ndawa ciakwa, nĩ tondũ rĩrĩa ngũrĩma ũrĩmi ũcio nĩgũteithia bamĩrĩ yakwa kwaga mĩrimũ ona tũkarĩaga irio theru.

Harĩ bata gũthondekerwo bara nĩ tondũ ona rĩrĩa tũngĩrĩma irio hatarĩ na bara ya kuumĩrĩria, irio icio ingĩtuĩka cia gũthũkĩra mũgũnda, ũguo rĩrĩa nguona bara ĩgĩthondekwo, nĩngenaga mũno na ngamenya atĩ ũrĩmi urĩa ndĩrarĩma, irio ciakwa nĩngahota kuumĩria na nĩgetha ndĩcitware thoko na hote kwĩyonera mbeca. No rĩrĩa bara ĩgũthũka rĩngĩ ona ngari ingienda gũka kũgũrĩra irio mĩgũnda nĩ ikũremwo, tondũ citingĩona kũndũ gwa kũgera barabara nĩ tondũ wa ũrĩa rĩngĩ ingĩkorwo ciĩ thũku.

Ndathiĩte bũrũri wa nja, na rĩrĩa ndonire haha tũnyamũ tũtũ tũgeragĩrwo, nĩ ahĩtũkĩrĩ, na bara ĩno nĩ ya ngari, thĩna ũrĩa ndonire nĩ atĩ, he ngengere ĩhũragwo, nĩgetha ũhote gũkĩra, no niĩ ndarũgamire hau na rĩu ngari citiarũgamaga, nĩ tondũ irũgamagio nĩ ngengere, wona wahihinya ngengere, ngari ikarũgama, mwĩhĩtũkĩri akahĩtũka. No rĩu niĩ ndathire ngĩrũgama o hau na nĩ ndagĩteithĩkire mũndũ ũngĩ oka, akĩhihinya na nĩrĩo twagĩkĩranirie nake

Ndĩ Nairobi, na rĩu harĩa ndaigĩrĩirwo, ndaigĩirwo nĩ matatũ, no mũhaka ingĩahũthĩrire handũ haha hakĩragĩrwo nĩ andũ me magũrũ o na bara ĩ ya ngari, rĩũ ũndũ ũrĩa wamakagia nĩ kana nĩ ngũhota kũhĩtuka ndĩ ika, ngĩgĩa na ũhoro wa kwĩira kũnene, na rĩu rĩrĩa ndagerire, no ndagĩtwĩkanĩririe nĩ tondũ hau mũndũ akĩragĩra, o na ngari ĩngĩũka nĩ ĩkũrũgama yambe ĩkũhe ithenya, wambe ũhĩtũke

Nĩ ya gĩthomo na ngĩciria ũndũ ũcio nĩ tondũ tene ciana irathomaga igeka igeranio rĩngĩ ta mũgwanja na thutha wa ũhoro maũndũ macio mothe matikamateithia. No rĩu mena njĩra ĩngĩ ya kũhũthĩra CBC mwana agathoma kũringana na kĩrĩa aranyita na ũndũ ũcio ũkĩrĩ mwega tondũ nĩ ũkuona atĩ mwana ũcio thutha wa ũhoro nĩ agatuĩka kĩndũ kũrĩ na gũkĩra gũtinda akĩnogio na maũndũ matakamũteithia thĩiniĩ wa mũtũrĩre wake.

Ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ na njĩra ya kũgũra ndigi, na ndĩmuonie gũtuma ciondo, na akoimaga hau agathiĩ akendia na agekĩra mbeca mũhuko. Ona rĩrĩa handũ ha gũikara ũguo na gũtirĩ ũndũ mũndũ areka, mũndũ aikarĩte thĩ, no arathondeka mbeca ciake. Nĩ ũndũ ũcio no ndĩmuonie gũthondeka kĩondo, na thutha wa ũhoro, akahota gũkorũo e na kĩndũ thĩinĩ wa mũhuko wake.

Ndaimĩte ogũkũ ngathiĩ Mombatha na nĩ ndahũthĩrire ferry kuuma mũrĩmo ũyũ nĩgetha thiĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, na rĩrĩa twahaimbire ferry, nĩ ndaiguaga guoya mũno ngona ingĩthirĩrĩkĩra nĩ twathira ithuothe, no rĩrĩa yakĩrire, na yakinya mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria ngĩigua gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũruta ũndũ-inĩ ũyũ tondũ rĩarĩ rita rĩakwa rĩa mbere.

Kanitha nĩ magĩire na njĩra ya kũhothaga mũhothi na njĩra ya kũhũthĩra thimũ ũkĩruta mbeca ciaku kwĩ bengi, ũkahũthĩra paybill, na no nyone ona rĩo igoti nĩ wega kũrutaga tondũ nĩ rĩteithagia gũcokanĩrĩria mbeca na igateithia nginya mũndũ ũrĩa ũtarĩ na ũhoti, na ithuothe tũgakorwo tũiganaine, korwo mbeca icio no ihũthĩke kũringana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ona njĩra ĩrĩa ĩ kĩhoto, mbeca icio nĩ irogotagwo nyingĩ na mbeca icio no iteithie maũndũ maingĩ thĩinĩ wa bũrũri.

Haha nĩ anake erĩ maroneka mewĩra, makĩruta wĩra wa gwatũra mbao, ũmwe ethĩ ũria ũngĩ erũgongo makĩhuthĩra njĩra ya gwatũra mbao na kũhũthĩra thoo manyitanĩire ũndũ ũyũ marĩ erĩ makĩwĩka na njĩra ya kwonania atĩ marĩ erĩ nomahote no e ũmwe ndangĩhota, na njĩra ĩno nĩronania atĩ haha nĩ nĩ ho merũtagĩra ũboco wao na makona irio na cia kũigĩrĩra metha igũrũ.

Ũyũ nĩ wĩra mũbange wega nĩ tondũ nĩ ũronania ũrĩa mwendia abangĩte wega na ũrĩa ũgũka kũgũra ndangĩtinda agĩcarĩrĩria tondũ kĩndũ kĩrĩa ũrathiĩ kũgũra nĩ ũrakĩona harĩ kĩrĩ no o na akagucĩrĩria maitho maku, o na rĩngĩ ũtekwendete kũgũra kĩndũ kĩu kĩragwĩta ũrĩ o haraihu na ũkagĩa na ngoro ĩ yo ya kwenda kũgũra o na ũtaima mũgũri. Nake mwendia nĩ aroneka aĩkarĩte wega etereire mbia thutha wa kũruta wĩra mũnene wa kũbanga wĩra wake, na rĩũ ahurũkĩte etereire mbeca na nĩgetha imũkore o harĩa arĩ.

Nĩ harĩ bata wa gũthondeka rekondi, ya mbeca iria ciothe ũkoretwo ũkĩhũthĩra. Na kana ũgakoragũo na rekondi ũigĩte nĩ getha ũgakorũo ũkĩmenya kana nĩ hathara ũrathiĩ, kana nĩ baita ũrathiĩ, nĩ tondũ maũndũ maya mothe ndũngĩhota kũiga thĩinĩ wa mũtwe, no ũngĩandĩka nĩ ũkona mũico wa ũhoro, kana ũndũ ũyũ ũrarĩ na baita, kana ũndũ ũyũ ndũrarĩ na baita. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wega kũigaga rekondi na njĩra ta ĩno.

Niĩ ona ndirĩ ndaigua wabici ona ĩmwe ĩkoragwo ĩrĩ ya rũhonge rũrũ, no kũigwa njiguaga atĩ mũndũ arihaga na thimũ, no wabici ndirĩ ndaigua thĩinĩ wa mĩena ĩno itũ gũtirĩ wabici ĩkoragwo gũkũ.

Rĩrĩa nguona ũhoro ũyũ nĩ wĩkagĩra ngoro yakwa kĩeha, ngona ũyũ nĩ njanji mũnene wa Kenya, na atĩ thirikari no ibange yuge ehererio arĩa mamũrangagĩra, ngona nĩ hakoragwo hena mũbango ũkoragwo ũbangĩtwo ũtarĩ mwega igũrũ rĩa njanji ũyũ, tondũ rĩrĩa akũehererio andũ arĩa mamũrangagĩra nĩ kuonania hena mũbango ũkoragwo wĩ mũbange mũru igũrũ rĩake either mamũnine, kana akorwo atarĩ na mũndũ wa kũmũrora ona maũndũ marĩa mothe mangĩtuĩka magwĩkĩka kũrĩ we atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩruta ũira na auge maũndũ macio nimo mekĩkĩte, na rĩrĩa nguona ũguo, nĩnyonaga atĩ ĩno nĩ thirikari ĩkĩingĩrĩra rũhonge rũtarĩ rwa rũtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rũkĩingĩrĩrwo.